Ore olosho le Kenya naa ketii isipitalini naapuopuo. Ore kuna sipitalini, naa keidim nepuo ewueji nemedup iltunganak aatabaiki isipitalini kake ore lelo tunganak loopuo mpaka ine wueji nepuonu iltunganak lemedup aatabaiki isipitalini te wueji needo nepuonu abaiki sipitalini teine wueji naetuo. Imaniki netaaniki ninche ore pee idol lelo tunganak lemedup aashom nene wuetin needo netaaniki ina parri sipitali naa ina esidai te sipitali naloolo tolosho le Kenya naa aisidai oleng.

Mmh keatai hospitali sapuk natii elosho naji star, kore ana spitali keishore tung'ana meiraga tootung'ana ootuata kake kore lolonishe lorip lolo lotuata naa ebai sidai nia, pee kore lolo lotuata motumokin nopurori nomotumokin nopurori lolo sandukuni lenche lolo lotii ninche, naa niashi siyai lenche peyie edol ninche etii nieng'oji asita nia siyai motumoki lariok ayetu atupuroi sandukuni nomotumoki ayetu atupuroi seseni lolo lotuata naa nia sidanisho pepiki ninche enia sipitali estar sapuk.

Kore biashara enoo teiyee opeeny' naa keneree metaa eiyata oltung'ani liasishoree. Keneree peiyee ing'eer olikai ltung'ani te biashara enoo mikiteretokii, amu kore ntokii sidai emakinii aa kore oltung'ani liing'eer mikitaasiki enia biashara enoo naa oltung'ani sidai tabia tana sidai sii ilkwuak lenyee. Keidiim neipotunuu onkulee ltung'ana meotuu ninyang'aa enia biashara enoo tang'araki sidaano naata ninyee ta atua sesen lenyee. Tana sii kore ntokii nimuduup ataasa opeeny' te biashara enoo kinchoo ng'eroo likai ltung'ana peiye etutum aiterekinoto amu kesupat biashara naas ltung'ana kumook kuliko ltung'ani oboo.

Kore embai naboo naiko sirkali peimaa nkiasin eokerenket eilepunotoo emurua peesuja emalii naa keisupat amu kore sirkali koponuu ninshe neitalakisho kodi, kore peyie eponuu nikintalak kodi tomorua inoo naa mbai inia nailepunye nagira asujuu sirkali peimaa nenia kiasin lakini kore ntoki supat naa keisho murua metaa keasisho taatua sirkali neisho sii sirkali metaa keyeloo mbaa sapukii taatua murua inoo.

Ee kayoloo enkiteng'ena nayeuni nanya ndaa telarin lainen enkishui namanya amuu iyolo ndaa naa ntoki ninya nkata pookin. Kore ndaa muloo etu inyaa amu mutum, muntoki atum maisha, inya ndaa peyie itum ashomoo, naa kore ndaa kanya nkata pookin nowon aishuu nowon atii nkop aloitoo naa kore ng'enoo nanyayie kanya naake amu kaishuu naa kanya kuanzia peyie kanya katamaa peyie ayiuni nowon anya mpaka nayee.

Iyiolo taa ore olamirani lee Nker pee egira ninye aingode ena keer ele kastomani otimirak ore entoki kwe nalotu telukunya enye naa ena keer enye meyieu nishooyo kake kesham njilingini kesham eropiani nishooyo enker petum eropiani nadamu Ajo amaa ena ker ai amu kaba naishooyie lakini kasham eropiani elukunya nasumbua ena keer enye meyieu nishooyo kake esham njilingini tenaa sii mekure etaa enaidimayu amu enoto njilingini naishooyie enker

Ore ilarewak loo iltukutuki njanyuu pee miles milepilep itunganak onapitae .Ore itunganak oonapitae to ilntukutuki naa kegiraa amuu oree peyie eekuu ilntukutuk itiii netiuu enee empash ake iti kake igiraa adamuu amuu ilak iloo tukukutuk iropiyianii naifaa nilak engarii lakini oree olntukukutuk kenap ninye ilntunganak kunik alang engarii naa idol ninye ajoo keeta iropiyiani kumok nilak neeku oree ilntunganak looreu ina peyiee milepilep

Kakee kore entarueisho elbarbarani nateyoloo NTSA naa keteyeloo ajo kore elderevani bataa kopuo nemeraa erautaa nkarin tanaa sii kolo olbarbaraa naa metii sikarinii lenyanaa ana traffic, tanaa kore sii neunii koloo naa kore ltung'ana loreu nkarin meata satifiketi tanaa sii netuu nemeata nkisomaa oleng' nagut naihusu rewata enenia arin naa inia toki shi etodua ana najii NTSA tenenia baa unii nataasa ninye.

Naa kore, kore neas ntumo olmarei oboo anaa sii neas ntumoo olmarei naa peyie etumo ninshe nenang'a neiro embaa naretu ninshe ana elmarei oboo kakee kopuo lpayeni newenii aapeny newenii sii otoki duake lewa kuloo kutitii apeny newenii sii otoki duake entomok apeny neingur nejoo nyo ntoki supat netu anaa ntoki sidai naitanang' yooh kira elmarei oboo nopuo ninshe nonyoraa embai naret ninshe pookin peeweni toloo turur lenshe naas notumokinoo anaa lmarei oboo.